Temisietab keny kokikipoishen slashaisiek ak kikipoishen tugun chekile rinkeshiek lakini temisietab kasari kepoishen mashinisiek chebo kisasa cheimuchi kopoishen motaishek ak chepoishen